Ore olarewani looltukituki naa eifaa naaji nereu iltukituki tenkoitoi naishia enaa tenakata pole pole ashu te ashu ishop naa imasaa muj naifaa nerewueki iltukituki naa enaa noshi naishopi telukunya pee eim nenap iltunganak tenkoitoi eh pole pole .

Ore entoki nadamu tenadol enapisha, eji naa njere kadolta nkera esukuul nagirai ai funza ,pitumia eh intokiting e teknolojia enarishata tanakata. Egira aitumia egira ai funza nkera mitumia laptop, pidim aisumare. Neeku enkikena onkera e laptop ai funza teknolojia.

Ee kesip, kesip entoki najo orkastomai ah njere, ore ilo kastomai na ninye nai loota enkidimata naidim ainyang'unye inatoki ino. Neeku ore iyie ira olamirani lina toki, nimidim nai atejo, midim nai ataasipani alang' orkastomai amu, ele kastomai loota enkidimata nainyang'unye enatoking inonok. Na ore si entoki niyieu yie, na pimir enatoki. Neeku kibidi ni neeku, kibidi nai pi nyenyekea yie, pincho ilo tung'ani enkaina eshumata teyie, njere keeku ele tung'ani asipani amu, ninye loota enaduo kidimata nainyang'unye enaduo toki ino.

Ore tenewueji naa ore entoki naai naifaa niyieu naa ifaa naai niata enkiteng'ena e nkoitoi niindim aitumiayie kuna mashinini eimu isimui aa simui kigira aimaki tene wueji. Neeku ifaa naai niata enkiteng'ena niindim aitumia kuna laptop ashu niata ake ninye enkiteng'ena niyioloriyie aitumia kuna mashinini e Hali e teknolojia piindim aisuma kuna kera

Ore tenewueji naa, adolta selenken uni naitashe. Ore kuna selenken uni, nishopote tenkoitoi naijo eta nkilani e uniform, ore kuna selenken, na noshi naisho naas isiaitin ompukunot napaasha. Neeku egira aitodolu ajo kidim ninche aitaasa irkastomani, isiaitin ashu isho services sidain. Ashu isho nkias sidain.

Eh ore apa ena bolea naauni too kuapi eboo eh specifically mayiolo Russia apa eingua mm hh, eji naa ore apa ena bolea nemekira apa neitu apa eret ilairemok pi amu ore etoki edukuya ore ena bolea einyiala indaikin pi, ninyial enkulupuoni si. Ore enkae toki ekegol apa ekinyiaga ore si ejitoi kegirae apa aishooyo tenkoitoi too ropiyani eabori ekegol apa ekinyiaga pi. Ore si enkae toki, ore ena bolea metii dii apa ebolea sidai mee ebolea sidai apa ena. Ah nchere ijo apa ake abol ele bole a naa, isoitok inepu ore kulo soitok nemeidim naaji atadanyata tenipik ena aimina nemeidim atookoto eh teninukaa tiatua inkulupuok. Neaku ore pee iunie indaiki naijo tenakata irpaek eton ake inepu ena bolea itashito enoo osoit ata tenipik enkare eji meshula ena bolea duo pee ejing atua enterit, neaku inepu ake aa olapa soit. Neaku itu apa eret iltunganak pi. Eh erewa apa iltunganak asara ninyiala si endaa.

Ore ebae nalotu indamunot tenadol ena, eji naa, ore ena na ibiasharani idimayu nesita ibiasharani tenkoitoi emtandao, na ore kuna tokiting kifaa nai neyieuni enkitambilisho ino, neeku pedoli enaa inchoyie itolimuo keon aitobiraki. Njere pipruvi ashu peyiolouni ping'urari tenaa kesipa tenaa kaninonok kuna, na yie ele loosita enatoki.

Ore ina kias naa ekeitodolu iloposaani lenkoitoi enkiremore epwonu aing'uraa indaiki naamirr iltung'anak loompukunot naapaasha. Ore ena kias naa aikiret metaa keihakikisha ajo ore indaiki naamirr iltung'anak naa ndaiki naishia nemiri naa ndaiki naifaa nemeidim naai ainyala iltung'anak ashu eyaki iltung'anak afya torrono

Ore tenewueji naa, kadolta selenken. Ore kuna selenken, naa kegira esiai tewueji specific. Neeku kegira nai aitodolu, empisha ena natooshoki pedoli ajo ketii tayari pidim ai hudumia iltung'anak ashu isho iltung'anak nkiasin sidain tiatua siaitin nasita ninche.

Ore enasiai naa, adolta olaremoni lormatunda lopaasha. Ore enasiai Ore peyieuni nai nitobiriri enasiai, ore entoki edukuya ore kulo matunda na kidim ainyalata tenetoni oleng idipaki aitayu tiatua mukuntani. Neeku ore teneyieu nitobiriri enasiai, na kifaa nai ping'oruni ntokiting naidimi aisudorie, pemidim ainyalata araka. Ore si enkae toki, ifaa nai netaa irkastomani ake loidim ainyang'u metaa ore itayuni tiatua emukunda na kidim ainyang'u eton itu inyala kuna daikin. Ore si enkae toki, ore kuna daikin ifaa nai nishori netaa.

Mh ore ena pisha naa, kegira aitodolu inkera osukuulini . Ore ah tidialo inkera esuukul mm naa, eji keeta eh kibungita isimui opukunot naapasha . Eh eji ore kuna nkera enkoitoi ena naitushuli eh enkisuma muj metaa ketii sininye ena kisuma eteknologia peeitengeni inkera eton ah kutiti piidim atayiolo eh aitumia eh teknologia opukunot naapasha.

Ore tenewueji, naitodolu olaasani lesiai eta iwueitin nkiteshenini naidimi atolimunye intokiting tanakata enaa irredioi, ashu enkoitoi e Tv, ore ele tung'ani na kegira ai tangaza ,egira ai tangaza tiatua enkitesheni. Etii sinye eselenkei naasita esiai tidialo. Ore kulo na laasak loltung'anak lonkiteshenini eimu rredio, ashu ah runinga.